Wa mbere haha nĩ haronekana ciringi ĩrĩa ĩ ciroingi ikũmi ĩrĩa ya hũthĩkaga kana ĩhũthĩkaga ya bũrũri wa Kenya ĩrĩa ĩcoretwo Mzee Njomo Kenyatta. Wa kerĩ nĩ haroneka ũteithio wa cukuru wa arutwo a university ũrĩa mũndũ no ateithĩrĩrie arĩa me cukyuru wa university ũgatũma ũteithio waku harĩ namba ĩyo yandĩkĩtwo hau.

Wambere haha nĩ ndíĩona mũnene wa bũrũri na nĩwe William Ruto nĩwe mũtongoria wa bũrũri wa Kenya okĩte gũcerera arutwo aya akana aruti aya a wĩra arĩa marateithia harĩ ũkinyanĩria wa mĩtambo ya kĩrĩu kana harĩ ũkinyanĩria wa mohoro kana gĩthomo gĩa kũhũthĩra nenda citũ. Wakerĩ nĩ ndĩrona mũtenyeri wĩ gatũ ũrĩa wĩtagwo Kipkemoi Kiino na nĩwe wĩ hau mbicainĩ ĩyo Kipchoge etagwo Kipchoge.

Wambere, haha nĩharonekana hena mĩako mĩthaka mũno na ĩgacoka ĩgekĩrwo bendera ya bũrũri wa Kenya na magakũria, na magakũria ah nyeki. Wakerĩ, nĩhathondeketwo na gĩtĩĩo gũkũ nĩ kuonania handũ haha no hakorwo he thingira wa iregi.

Maũndũ ma bata haha, wambere nĩ haroneka namba ĩno ya tirũ, ĩrĩa andũ matũmagĩrwo mbia thĩini wa thimũ ciao. Namba ĩno ya tirũ nĩ ĩteithĩtie andũ aingĩ, kuona watũma mbia nambainĩ ĩno, ndũngĩcokia mbeca icio, no mwene angĩũrio nĩwe angĩtũma ũcokerio. Wa kerĩ nĩharonekana hena ĩratathi rĩandĩkĩtwo mbei ya irio. Hena cai, hena mandathi, hena indo citiganĩte iria mũndũ athiĩ mukawainĩ aheagwo mbei ya cio. Warĩkĩa kũrĩa na warĩkia gũthoma mbei, ũgatũma mbeca ciaku, kana kĩrĩa wahũthĩra ũgatũma okorwo ndũrĩ na mbeca mokoinĩ maku, no ũtũme na namba ĩno ĩ haha ya tirũ.

Rĩrĩa ndona ũũ wambere nyonaga ũthaka wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na marĩa matũrigicĩire, ũhandĩ wa mĩtĩ na mahũa wĩgĩkĩroinĩ kĩa igũrũ ona matunda maya ma ndare, wakerĩ ngona ngeciria ũhoro wa ũrĩa andũ mathiaga gũkũ mĩtitũinĩ ĩno makĩroragĩra thamũ cia ithakainĩ ta nũgũ, therũ na nyamũ itiganĩte makĩhũraga mbica na marĩa matũrigicĩirie magacoka makahihia rĩera rĩega kuona kũndũ gũkũ gũtirĩ na makemiko no rĩera rĩrĩa rĩgũkũ nĩ rĩrĩa rĩa rĩega biũ rĩa mĩtĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ meciria makwa meciragia ũhoro wa ũtungata wa mũingĩ, kana gũtungatĩra mũingĩ, mbica ĩno ĩronania mũtumia ũyũ akĩoya mĩhĩtwa ya kuuga atĩ nĩ etĩkĩrĩte gũtungatĩra mũingĩ , na gũtiga marĩa mothe enamo no ahote kũrutĩra mũingĩ wĩra.

Wambere ũyũ nĩ ũmemerekia wa marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ ũrĩa ũteithanagĩrĩrio nĩ ce, ũteithagĩrĩrio ni ceceni ya tv ta Citizen. Haha nĩho andũ maugaga maoni mao kũringana na ũrĩa thirikari ĩramatwarithia. Rĩrĩa thirikari ĩramatwarithia ũũru, nĩmagokarwo mahetwo kamweke ga kwĩyaria na kwĩitũrũra thĩini wa tv ceceni ĩno ya tv ya Citizen. Na ĩhũthagĩra ũkinyanĩirĩa wa kĩrĩu kana mĩtambo ya ũkinyanĩirĩa ya kĩrĩu.

Wambere, ũyũ nĩ ũthomithania wa atumia, kana gĩthomo kĩrĩa mamũkagĩra, nĩ mathomithagio maũndũ matiganĩte, ta ũrugi, ũigi mwega wa mĩciĩ, kuona rĩrĩa marabundithio ta kũruga, nĩ monagio indo citiganĩte ta cabaci, nĩmonagio kũruga indo ta keki na makagĩa na ũgĩ mwega, nĩgetha mathiĩ kwao mĩciĩ-inĩ makahota kũruthia maũndũ mau kana maũndũ marĩa mathomire wĩra.

Wambere ĩno nĩ kambuni nene ya nguo ĩrĩa yendagia nguo itiganĩte ta nguo na mĩbuto, mĩthuru ya atumia nguo citiganite, bkambuni ĩno nĩ ĩhotaga kũgũra nguo nginya wĩ nyũmba ũkĩhũthĩra thimũ yaku ya moko, na ũkonio harĩa ũbatiĩ kũrĩha, warĩkia nĩ ũrehagĩrwo nginya haha, mũno mũno kambuni ĩno ĩrutaga wĩra thĩiniĩ wa nja ya bũrũri, no nĩ ĩrutaga hanini thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, no thĩiniĩ wa nja wa bũrũri nĩguo kambuni ĩno ĩrutaga na gĩkĩro kĩa igũrũ.

Ũyũ nĩ njaji ũrĩa ũtuaga cira bũrũri-inĩ kana macira marĩa me bũrũri-inĩ witũ. Jaji ũyũ nĩarĩ bata mũno kuona nĩe augaga ũrĩa cira ũgũtuithanio kana mũhĩtia kana ũrĩa mũĩkwĩĩrwo nĩekuohwo kana nĩekũrekererio, kana nĩekũrekererio na mbondi kana arekererio athiĩ.

Wambere ũyũ nĩ ũhoro wa gĩthomo. Gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩrateithia arutwo aingĩ rĩu ni hĩndĩ, mareciria ũrĩa mangĩhũthĩra nyamũ cia ũkinyanĩrĩa kana nenda cia ũkinyanĩrĩa cia kĩrĩu nĩguo mahote gũtwarĩra arutwo nĩgetha mahote kuona kana nĩcikũmateithia kana citigũkorwo cirĩ cia bata.

Ndĩreciria ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ haha nĩ haronekana hena ngadĩtarĩ na hena mũrwaru ũrĩa ũkĩte gũthimwo nĩ mũrimũ kana okĩte thibitarĩ nĩguo amenye kana ũgima wake wa mwĩrĩ nĩ mwega, nĩ ndĩrona ndagĩtarĩ ũyũ nĩ arageria kũmũthima pressure yake nĩguo amenye harĩa ĩkinyĩte amenye kana ĩ igũrũ amuhe ndawa na akorwo ndĩrĩ igũrũ athie na mbere na ũtungata wa kĩmwĩrĩ.

Wambere ndĩreciria ũhoro wa gĩthomo, ici nĩ ciana cia cukuru, nĩ ironeka igĩthoma onacirahũthĩra nenda-inĩ cia kĩrĩu kana nenda cia ũkinyanĩria cia kĩrĩu kũona nĩ makenete mũno kũona nĩmarerorera thĩinĩ wa thimũ-inĩ yao na makahota gũthoma gĩthomo kĩrĩa gĩkinyanĩirie ikĩro. Ciana ici nĩ ironekana ciĩngenu mũno kũona nginya noũkorwo hihi nĩmaronio nginya na mbica kĩũria kĩrĩa marorio.

Wa mbere ũyũ nĩ ũhoro wa ũteti nĩ haronekana ũyũ nĩ ũrĩa warĩ mũregani wa thirikari ũrĩa wetagwo Raila Amolo Ondinga. Ari mũnene wa arĩa mareganaga ũhoro wa thirikari ona gũtuĩka nĩ acokire agĩtĩkanĩra na thirikari ya William Ruto. Ũhoro ũyũ wa ũteti nĩ kuonania aronania indo iria erĩire mũingĩ iria agatuĩka wa kũmekĩra rĩrĩa agathurwo. Wa kerĩ andũ aya nĩ maroneka mamũnyitĩte guoko na mamũkenereire mũno kuona nĩ mareciria no atuĩke mũtongoria wa bũrũri ũrĩa ũngĩmateithia.

Wambere ũyũ nĩ ũhoro wa, ũhoro wa thirikari ũrĩa mũndũ enda bata thirikari athiaga thimũ-inĩ yake agacaria kĩrĩa ũtungata ũrĩa arenda. No ũkorwo nĩ ũhoro wa ũtungata ũtiganĩte ta wa eCitizen na maũndũ matiganĩte. Wenda ũhoro wa kũrora bengi yako kana ũhoro wa indo iria cirathiĩ nambere thĩinĩ wa thirikari nene na thirikari ya matũra-inĩ ĩrĩa thirikari ĩrĩa ũthiaga ũkarora thimũ-inĩ yaku, kĩrĩa thirikari ĩnakĩo thĩiniĩ wa page ĩno yao.

Ũyũ nĩ ũhoro wa ũteti ũyũ nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ũrĩa nĩ Rigathe Gachagua ũrĩa thaici nĩ atuĩkĩre wa kũhagũrwo na thaaici nĩ arũgamĩte na kĩama gĩake kĩa DCP kĩrĩa ararera akenya atĩ nĩ ũhoro wa gũthikĩrĩria akenya, ũhoro ũyũ wa ũteti nĩ ũroneka ũnyitĩte thĩnga kũona kuuma rĩrĩa ahagũrirwo nĩ atuĩkĩte wa kũrugũria kĩama gĩake na nĩ arenda gũkarũgama ta mũtongoria wa bũrũri mwaka ũkĩte wa ngiri mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja nĩguo arenda gũthurwo atuĩke mũnene wa bũrũri.

Maya nĩ maũndũ ma gĩthomo. Gĩthomo gĩkĩ ti ta gĩthomo kĩrĩa tũmenyerete, amu gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩa ũthomithia na thimũ na ũrori wa thimũ ciao harĩa gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ kuona ciana ici nĩiratuĩka cia gũthoma na thimũ ici, rĩrĩa marahota kũrora maũndũ thĩinĩ wa nenda-inĩ kana thĩinĩ wa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia kĩrĩu.

Wambere ĩno nĩ ĩronekana nĩ cukuru harĩa, kũrĩa ciana ithiaga gũthoma, wakerĩ ciana ici nĩ ironekana irĩ ngenu mũno kuona nĩ maratheka nĩguo matuĩke a kũhũrwo mbica tondũ nĩ moĩ mbica ĩyo mahũrwo nĩ ĩgũthiĩ thĩiniĩ wa nendainĩ cia kĩrĩu na nĩ magũtuĩka a kũoneka thĩiniĩ wa thimũ cia andũ aingĩ bũrũri kana bũrũri-inĩ wothe.

Wa mbere ũyũ nĩ ũhũthĩri wa thimũ, thimũ ĩno nĩ ĩronekama nĩ ĩrahũthĩka na na na bengi ĩmwe ĩrĩ gatũ Kenya ya Equity. Gũkũ nĩ kuonania atĩ, mũndũ to nginya athiĩ bengi-inĩ no ahũthĩre ũtungata ũyũ wa bengi thimũ-inĩ yake, no kũhihinya ekũhihinya thimũ-inĩ yake na ahote kũhingũra page ĩno ya bũrũri ũyũ wa Equity, ĩno nĩ ĩrateithĩrĩria, bengi ĩno ya Equity, ĩno nĩ ĩrateithĩrĩria andũ aingĩ kuona tonginya ũthiĩ rũhonge-inĩ rwa rwa rũhonge-inĩ rwao rwa bengi, no noũhote nginya kũruta mbia, gũtũma mbia kana gwĩka maũndũ matiganĩte na thimũ yaku ya moko.

Wa mbere haha nĩ haronekana ũyũ nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, ũgima ũyũ wa mwĩrĩ ũyũ nĩ mũndũ ũkomete, nĩ kuonio kana nĩ gũbundithio andũ aya marabundithio ũrĩa mangĩtuĩka akũrora mũrwaru ũrĩa wĩna mũrimũ ta ũcio wĩ hau , nĩguo rĩrĩa makorwo na mathĩna ta macio kana arwaru ta aya makahotaga kũmenya ũrĩa mangĩmeka.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ bata mũno, kuona nĩ cukuru kana handũ harĩa andũ mathiaga gũthomithio ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ , kana marĩgĩtarĩ magathiĩ gũthomera ũhoro wa ũrĩa mangĩhota arwaru , kana ũrĩa mangĩhota gũthondeka arwaru mena mũrimũ, cukuru ĩno nĩ ĩteithagia mũno kuona gũtangĩrĩ na cukuru ĩno gũtingĩrĩ na , tũtingĩkĩrĩ na marĩgĩtarĩ tondũ mantingĩkorwo na kũndũ mangĩkorwo magĩthomera.

Wa mbere kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩgũĩtwo mbeca. Mbeca ici nĩ ironekana nĩ mbeca cia maratathi no ti mbeca ici cia makoini. Mbeca nĩ kĩndũ gĩa bata harĩ mũtũrĩre wa mũndũ kana ona mũtũrĩre wakwa, kuona ũtarĩ na mbeca hatirĩ ũtungata ũngĩhota kwamũkĩra. Rĩrĩa wĩna mbeca no ũhote gũikara mũtũrĩre mwega kuona no ũgũre kĩrĩa ũrenda no ũgũre irio, no ũgũre nguo, no ũhote kũrĩha nyũmba, no ũhote kũrĩha thitima, no ũhote kũrĩha maaĩ no ũhote gwĩka maũndũ matiganĩte. Ũtarĩ na mbeca, ndũngĩkorwo wĩna mũtũrĩre mwega kuona no ũthĩnĩke mũno na nĩkĩo andũ aingĩ mararuta wĩra ũtiganĩte nĩgetha mahote kuona ciringi ĩno.

Wa mbere ũyũ nĩ ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ , andũ aya nĩ maronania nĩ marahota gũtambũra mũthenya ũyũ ũrĩa ũkoragwo nĩ wakana mweri wa kerĩ o mwaka o mwaka , ũhoro ũyũ nĩ ũteithagia kũririkana kana kũhota kũrora arwaru a Cancer , arĩa marĩ na mũrimũ ũyũ ũrĩa ũtwĩkĩte gĩthĩnio thĩiniĩ wa mabũrũri maitũ.

Wa mbere, aya nĩ andũ mokĩte haha, nĩguo matuĩke a gũthoma kana gũtangĩkĩrwo, nĩ andũ aya. Ũyũ nĩ ũhoro wa gĩthomo kĩa ũhoro wa, ũhoro wa marĩa matũrigicĩirie, kana ũhũthĩri wa thimũ, kana nenda citũ cia kĩrĩu.

Hakwa niĩ mwene nyendete ndawa cia thibitarĩ, kuona ndawa cia thibitarĩ nĩ ikinyanĩirie ikĩro , kuona nĩ ithũrĩmĩtwo nĩ andũ mena ũgĩ mũnene , na rĩrĩa ũrahũthĩra ndawa nĩ ũkoragwo wĩigwĩte wĩ wĩ wĩna gĩkeno kuona nĩũĩ nĩ ndawa ĩroretwo nĩ mũrigitani, wa kerĩ ici cia mũtĩ cia mũciĩ nĩ ira ringana na irĩkũ, kuona he ndawa ingĩrwo nĩ mũndũ na ndĩhũthĩre, no mũno mũno niĩ ingĩenda ndawa ya thibitarĩ ĩrĩa ndĩraheo nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomeire ũhoro ũcio.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ bata mũno, kuona ĩno nĩ ce ci nĩ kũrĩa andũ mathiaga kũhũrĩra kura, rĩrĩa gwatwĩka gũkorwo na ithurano gũkũ nĩkwo kũrĩa gũkoragwo gũcagũrĩtwo nĩgwo andũ matwĩke agũthurana, kuona nĩkũhotaga nginya gũthura atongoria ega na arĩa makũhota gũtũtungatĩra mĩaka-inĩ ĩrĩa ĩgũka.

Ũhoro ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩ rwaka kũona ici nĩ ciana ciĩ cukuru nĩgũthoma cirathoma maũndũ matiganĩte mena mwarimũ wao ũrĩa ũramabundithia na mena mabuku maria marandĩka magĩthikagĩrĩria kuona nĩ marahota gũkorwo na gĩthomo kĩa igũrũ na nĩ marahota nginya kũmenya maũndũ matiganĩte.

Wa mbere, mũthenya wa mũico rĩrĩa ndatwarĩte mwana, nĩ rĩrĩa arĩ athecwo njanjo rĩrĩa arĩ na mĩeri kenda. Ĩyo nĩyo njanjo ĩrĩa yarĩ ya mũico ĩrĩa ndamũtũarĩte. Nĩ atuĩkire, wa gũthecwo njanjo. Wa mbere makĩamba makĩũria rĩitwa rĩa mwana, ngĩmahe. Magĩcoka, makĩmũthima, ũraihu wake, makĩandĩka handũ gabuku-inĩ gake. Magĩcoka makĩmũruta nguo, makĩmũthima kiro, akĩrorwo ena kiro cigana makĩandĩka. Magĩcoka rĩu magĩkĩra ndawa, na makĩmũhura, na na kanyamũ ka makĩmũhurahura, na magĩtuĩka a kũmũtheca. Nĩ harĩ na njanjo ĩngĩ, ĩrĩa yathiũrũrũkaga ya polio. Ĩrĩa mokaga, magakundia mwana, makoria rĩĩtwa, makoria kũrĩa umĩte, namba ciaku cia thimũ, magacoka, makakundia mwana, thĩiniĩ wa kanua, nĩ ũndũ wa mũrimũ kũrigĩrĩria mũrimũ ũcio wa polio. Njanjo ĩyo, magacoka makamũandĩka na karamu, haha, guoko-inĩ nĩguo ndagatuĩke wa kũheeo rĩngĩ.

Wa mbere ũyũ nĩ ũhoro wa ũrĩmi, andũ aya marĩ haha nĩ maronekana hihi nĩ marũgamĩrĩire rũhonge rwa ũrĩmi Kenya, kuona andũ aya nĩ maroneka nĩ maratambura ũhoro wa ũrĩa andũ mararĩma indo ta mbembe , macani kana indo citiganĩte , ũrĩmi ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno bũrũri witũ kuona rũhonge rũrũ nĩ rũrũgamĩte wega , ona gũtwĩka rwĩna mathĩna matiganĩte no no rũrathiĩ na mbere na ku kwĩhanda.

Wa mbere, haha nĩ ndĩrona ũyũ nĩ ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, aya nĩ andũ macemanĩtie mahingũrĩte thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa maroraga andũ, na kũmathima, na gũtuĩka a kũmarigita. Ũhoro ũyũ wa thibitarĩ cia mũndũ kĩũmbe nĩ njega, kuona rĩrĩa thibitarĩ cia thirikari cigomete, thibitarĩ cia andũ kĩũmbe nĩ iteithagĩrĩria mũno na kũgitĩra mĩrimũ mĩingĩ na kũgitĩra andũ aingĩ gũkua.

Wambere ũndũ ũrĩa ũrahanĩka haha ũronekana nĩ mũrimũ wa magũrũ ma nyamũ iria ĩtaramenyeka wega kana nĩ mbũri, kana nĩ ngombe, kana nĩ bunda, kana nĩ ndigiri ndĩramenyeka wega. Mũrimũ ũyũ nĩ ũronekana nĩ ũgomĩire nyamũ ĩno na gĩkĩro kĩnene, kuona ndĩrahota gũkinya wega, na nĩ ta ĩraigua ruo rĩrĩa ĩra kinya.

Wambere maya nĩ motungata ma mbeca, ĩno nĩ ĩronekana nĩ bengi nene mũno ya KCB, gũkũ nĩkuo andũ mokaga kũruta mbeca, kuiga, kũhoya rũni, kana gũtũma mbeca kũrĩ andũ ao. Andũ aya me haha nĩ gweterera metereire, nĩguo metwo mathiĩ magacamanie na arĩa maramarora, na kana arĩa maramarutĩra wĩra ũyũ wa kũruta mbeca.

Wambere ũyũ nĩ ũronekana nĩ uhandi wa nyanya kana mababaĩ mũrĩmi ũyũ nĩ aronekana nĩ mũrĩmi wĩrutanĩirie mũno kana hoho kuona citironeka wega mbica-inĩ mũrĩmi ũyũ nĩ aronekana erutanĩirie na gĩkĩro kĩa igũrũ na kwoguo maciaro make magũkorwo me mega.

Ĩno nĩ bengi ya Equity, ũyũ nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno ya Equity, nĩ ateithĩtie andũ aingĩ mũno, kuona nĩye akoragwo arugamĩrĩire rũhonge rũu rwothe, rĩrĩa andũ marenda ngombo, kana rĩrĩa andũ marenda kũiga mbia, kana kũigithia meta gĩkundi nĩo marugamagĩrĩra.

Wambere thimũ-inĩ citũ nĩ tũteithagia, no tũhũthĩre rũhonge ta rwa Mpesa, rũrĩa gũtirĩ kũndũ gũtangĩtũma mbia na gũtirĩ kũndũ ũtangĩamũkĩra mbia, wakerĩ no ũhũthĩre bengi, bengi o yothe ĩrĩa ũgĩhota ta Equity, KCB, no ũcihũthĩre na ũgatuĩka wa gũtũma mbia bũrũri-inĩ cia na nja kana kwamũkĩra mbia mabũrũri-inĩ mau ma na nja.

Wambere haha hena maũndũ matiganĩte, wambere ũyũ nĩ ũhũthĩri wa nendainĩ cia kĩriu cia ũkinyanĩria wakerĩ haha nĩ haronekana ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ ,ũgima ũyũ wa mwĩrĩ nĩ gwĩkĩra mask ĩno mekĩrĩte kwĩgirĩrĩria na mũrimũ ũyũ wa ũrĩa warĩkuo wa korona kũona ũyũ wĩna ũyũ wĩ thĩiniĩ wa nyamũ ĩno ya ũkinyanĩria na ũyũ ũngĩ mũirĩtu wĩ haha ũramĩhũthĩra onake nĩ ekĩrete nyamũ ĩyo. Ũhoro ũyũ wa gwĩkĩra mask nĩ ũteithĩtie na gĩkĩro kĩa igũrũ kuona no wĩrigĩrĩrie na mĩrimũ mĩingĩ mũno.

Wambere mĩrimũ no ĩgirĩrĩrio rĩrĩa andũ maraikara mĩtũrĩre ĩrĩa mĩega, na kũrĩa irio iria ikinyanĩirie ikĩro, kuona he irio cirendio thoko-inĩ imwe itakinyanĩirie ikĩro, kana imwe irendio na ciana ndawa, rĩrĩa ũratuĩka wa kwendia irio ciana ndawa nĩ ũraiga mĩtũrĩre ya andũ aingĩ ũgwati-inĩ, kũona rĩrĩa mararia irio icio, nĩ maragĩa mĩrimũ mĩũru mũno ta cancer. Wambere ũrĩa mĩrimũ ĩno ĩngĩrigĩrĩrio, nĩ kwaga kũhũra indo iria tũrahanda mĩgũnda-inĩ itũ ndawa, nĩgetha cigĩkinyara ũrĩa ũracihũthĩra, cikĩuma kwĩ mũrĩmi cigĩkinyĩra ũrĩa ũracihũthĩra, citigakorwo ciĩna ndawa cia kũmathũkĩra mĩrĩ-inĩ yao.